Ee ore entoki naitiship tenewueji na ore tenewueji nidolta ajo enkurue ena nagira alo aitanak nkiyoitin enyenak na embae etipat ena oleng tenilo pidol e nkurue eitanakita nkiyoitin enyenak amu kitodolu ajo ore enakurue nemeyieu nelo esumash aya nkiyoitin enyenak na ore ina na enkoitoi sidai oleng amu pookin ake peebulu tonkiitin ashu tontokitin kutiik na tenangasa apuo anaku sikitok nengasa anak kule engotonye aitobiraki na inakata etumoki airurata esidai nepuo aitushul, neaku embae sidai ena oleng, embae naitiship tenedol enakurue itanakita kuna kiyioitin enyenak ntoiwuo na nejia etiu enkoitoi napuoi aramatie ntokitin arashu natumoki kuna kiyioitin ashomoita atubulu esidai